En irou agere rumit ne kakinde kunuok ago akipaken tuguk en kunuok choton ago kunuok chuton koraa agere kakichoran arekab ngokenik en kunuok chuton amakuu ale um ko amitwogikab arekab ngokenik che imuche kotoret ngokenik koechegitun ago koraa tuguk chuton um chengeng chuton ko kibutyin ngokenik sikobit koechegitun en chokchinet ago toreti icheket kokimekitun koraa ago yekariibchi ngokenik chengeng komoche kibochii beek si mololyo en chengeng chuton koraa agere koraa en taban yu miten chekakitelesi ago kakisir kele fugo.